He bata kũrĩma mũgũnda na kũruta ria rĩothe nĩ ũndũ wa mbere ũrĩmĩte mũgũnda nĩ ũhũthagia tĩri, kũgua wahanda mũmera waku mĩri ĩkahota gũtonya wega, yarĩkia gũtonya wega kwoguo ndigũkorwo na thĩna mĩri kũrĩa, mĩmera yaku ndigũkorwo na thĩna kũrĩa, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ kũrĩmĩtwo maĩ nĩ mahotaga kũingĩra thĩ wega makahota gũtonya na kũu thĩinĩ wega gũkĩra rĩrĩa gũtarĩ kũrĩme, rĩrĩa gũtarĩ kũrĩme maĩ mathiagĩra igũrũ mahanyũkĩte makaremwo nĩ kũingĩra thĩ wega, ũndũ wa kerĩ rĩrĩa kwa rĩmwo tĩri nĩ ũrukanagio wega, tĩri ũrĩa mũnoru ũgatukanio na kũrĩa gũtarĩ kũnoru ũgakora tĩri ũcio nĩ waiganana. Ũndũ wa kerĩ gũkĩrĩmwo mahuti marĩa mekuo magatukanio nakũu thĩ magateithia kwongerera ũnoru, kwoguo rĩrĩa watua kũhanda ũkona kĩndũ kĩu nĩkĩa mera na ihenya, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩmĩtwo ũguo, gũtikoragwo na mahuti ma gũcindana irio na mũmera kwoguo wa handa mũmera waku noguo wiki ũgũkorwo ũkĩrĩa irio iria ciĩ tĩrinĩ waku tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩracindana na kĩo, ũguo nĩguo andũ magĩrĩirwo magĩka handũ ha kũhandĩrĩra.

O mũthenya nĩ ngoragwo ngĩaria na makĩria ya andũ mĩrongo ĩtano na thimũ nĩ ũndũ wĩra ũrĩa ndutaga nyendagia ndawa na koguo nĩ ngoraga ngĩhũrĩra andũ arĩa mangũragĩra na arĩmi o mũthenya o mũthenya, ngakora ũmũthĩ ngwaragia na arĩmi a kahũa no ũkore nĩngĩ ndahũrĩra arĩmi a mũcere na ndahũrĩra arĩmi a nyanya nĩ ndahũrĩra arĩmi a mĩciri o mũthenya no nginya ngamahũrĩra nĩgetha nyamenya kĩrĩa marabatara na ũndũ ũcio nĩ ũndeithagia mũno mũno, kwaranĩria na agũri akwa na ngamenya mathĩna marĩa marahĩtũkĩra na ngamenya kĩrĩa marabatara na ngahota kũmatwarĩra kĩrĩa marabatara na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Thimũ nĩ yekire wega mũno nĩyokire kũhũthia maũndũ, ndũrabatara gũthiĩ kwa mũndũ nĩgetha wone kĩrĩa ũrabatara kana nĩgetha wone ũrĩa kũhana no okorwo mũndũ ũcio e handũ hanene mũno nawe, nĩ mũraihanĩrĩirie no rĩu ũkoraga tondũ ena thimũ nĩ mũkaranĩria na agũtarĩrie mathĩna marĩa enamo nawe ũhote rĩngĩ kũmũteithia na ũmwere rĩngĩ kĩrĩa ekũgũra, ona to mũhaka ũbatare ona tonginya ũmũtwarĩre no ũmwĩre na harĩa egũthiĩ kũgĩra...

Ũndũ ũyũ ndawona ndĩrona mũrĩmi aramenya ũrĩa areka na ngona mũndũ oĩ gũtungata mĩciri yake, na mũndũ ũramenya ũrĩmi rĩ thikũ ici ti kĩ ũrĩmi nĩ ngiriga nĩ ũrĩmi nĩ mbiacara. Ũngĩrora mĩciri ĩyo ya mũndũ ũcio, nĩmĩthaka yothe. Ĩroneka ĩigananĩtie, na ĩkoneka yothe ĩna kĩro na gũtirĩ handũ haroneka atĩ haha nĩhahĩnju harĩa hangĩ, nĩ mĩciri ĩroneka ĩmĩrore wega. Ũndũ ũrĩa wa bata mũndo thĩiniĩ wa mĩciri nĩ kũmenyerera ndawa na kũmenya nĩkĩĩ nĩ ihinda rĩrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhũra mĩciri ndawa. No ũkorwo ũrahũra mĩciri ta rĩu mĩciri ĩno ũngĩmĩrora nĩĩraruta kĩro ũguo ĩrakwĩra thutha wa thikũ ingĩ mĩrongo ikũmi, thikũ ingĩ ikũmi na ithano thikũ ikũmi na ithathatũ, ĩgũkorwo ĩgĩtuo, kuoguo nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora nĩ ndawa ĩrĩkũ ũrahũra nĩgetha ndawa ĩyo ũgĩtua mĩciri ĩyo yaku ĩtikanakorwo ĩna ndawa nĩũdũ wa gũthiĩ kwenderia andũ. Na, ũngĩrora mĩciri ĩno nĩroneka ĩrĩmĩtwio kũndũ kũnene, ĩno nĩroneka ĩrĩmĩtwo makĩria nĩ kĩndũ ĩka ĩmwe tondũ ĩroneka kũroneka kũhũrĩtwo nuthu. Nĩ mũndũ aramenya ũrĩa areka na mũndũ arahota kũrora ũrĩmi. Aya nĩmo andũ arĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrora matũteithie.